Mae en tich mar pidho alode, kionge lowo maduong' to ipidho kamae mondo yud godo alot maber. Nimar ni lowo moket kanyo go gin mabeyo man gi nyirir madwarore nyiriri mantie e lowo madwarore mon do mi alot odong mabeyo. Kendo ober kuma lowo tinie ma lowo ok duong' ahinya to idwaro ni mondo ichiem. Inyalo lose kamano to iketo godo juala marateng', iketo asto iluowo ipango godo lowo mai manigi nyiriri ma madwarore ma alot dwaro. Kasto iketo kanyo to ipidho alodeni to ibiro yudo alot mang'eny maduarore mohingo kata ng'at mopitho e puodho maduong'. Inyalo yudo alot mang'eny nimar lobni nigi nyiriri madwarore mondo mi alot onyag maber. Mano e wach.